Ketesosiek chechang kotindoo mornok en county aketugul ih ako yon itindoi logoiyot ana ko lokoiwek chenyolu kibarasta en ketesiet ih konyolu inyoru kiboitinik choton chemiten en mornok choton asikobit kotoretin ko kokoiteun logoiyot ndoton kemoche kibarasta en ketesiet ih, biik alak chechang kokere kobo komonut yan kaba baka ketesiet ak bokonyor biik chenin cheigochin lokoiwek choton ak kong'olonchin ak kokuiyogee kit nekomoche ako yonchin kora beit noton nebo lokoiwek choton chekomoche kibarasta en ketesiet niton ko oret nekararan netoreti chi aketugul konyorchigee kit noton nekimokyingee kobun ketesiet imuche kora isirte baruet kwo ketesosiek choton kobun chepchepinwek ab koristo ako inyoru toretet kobun icheket

Mukswanotetab naton nebo kasari kokotaretab rabisiek en bengishek chechang ih, niton ko amuun imuche ikonor rabik kug ibaisien simoit ak in metindoi kaimut nebo iberutechi bengishek choton. Kora inyoru rabinik choton ih Yoon imoche ibaishen rabinik choton ih, ko imuche inemu ranik choton kobua simeet , akiboisien en oret noton nekemakyinige . Ako ndenyorchinike kaimut ko irutechi bengishek choton asiko bit inyoru chike rabisiek. Kobaten inemu rabisiekuk ih aki akiboisien en simoit neng'unget. Kora kikotaret eng ng'alekab kinyunyum chiletabke en bengishek ngamun bik chechang komakoi rutechin bengi kobaten inemu rabisiekuak en bengi. Kora iname report noton neyamaat kobun chepchepinwekab korista igere Ile kokotaret mukswanotetab kasari inyoru rabinik ak I konor.

Oh kamanutiet nebo mashinisiek chetirirendos en ribsetab olikiageten. Niton ko amuun ikochin chito kosich kiwatet noton koageteen tukchik ih akonai kole miten olemanyalu keit ih akomiten kebeberta nenyalu koit. Nito kora kokikotaret en ng'alekab korib kaliet en chorsetab kiagik en yoton olekiageten ih ngamuun imiten olelo alakini iakete iribe tuguk iage tuguk ih kobur komie ama en kaimut ake tugul. Kora bik chechang ih ko Kiko nyumnyumchi saisiek amuun boisiet noton kobendat. Niton ko amuun bakakta komi icheken miten mashinit kora netirireni kotoreti icheket en ribsetab kiagik. Igere kikobos boisiet noton neoo nikitam kebendi keribe tua akoi saisiek che Nini akor kowek. Kora ikimite tuga kochut mbarenik choton chema chemakichomtaa.